Kaneno osimbo mar block chain, gimabiro e pacha en paro mar system mar digital mopogore opogore ,kendo maler. Mathothne oriwre gi pesa mag crypto kaka bitcoin ,mandiko gik mitimo e kompyuta mang'eny, manyiso loso gik manyien. Teknoloji ma ok nyal geno kod kinde mabiro mar pesa arita mar data kod ng'eyo mar digital.

Tiyogi paypal miyo ber mar chudo kod oro pesa e yor mbui manigi arita mapiyo kendo mayot, mamiyo jogo mtiyo kode nyalo nyiewo kata oro pesa e piny mangima mayot. Ka giyudo gik ma omedore kaka rito jonyiewo, luwo ohala kod bedogi nyalo mar tudruok e akaont mang'eny mag bengi kata kadi mag pesa e mbui achiel ma ng'ato nyalo yiego.